Mũgũnda ũngĩaga kũrĩmwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũgateanĩrio, ni ũkũraga ria. Na wage kũheo thumu ũrĩa wagĩrĩire kana bataraica, hĩndĩ ĩyo mũgũnda ni wagaga kũnora. Kwaga gũtungata mũgũnda nĩ gũtũmaga mũgũnda wage kũnora

Rurĩrĩinĩ rwitũ irio nĩ guthurwo cithuragwo thĩinĩ wa gĩtarũrũ ũgekĩra gĩtarũrũinĩ ũgathura kamwe kamwe mahuti na mahiga kana he gĩcungi kĩrĩa gĩcungaga mahuti na tĩĩri.